minutiani kebare muhogo, muhogo ini kebalu tigitikchik en imbar aitya iun after gogagiun imuche iwaii muogoini aitya isegen ak rotwet komengegitu agitya iwai gomang nelel aitya imaa eng saang ,ye gagosaiyo imuche iib tinga kengaa si ichobee rongorik. muhogo ini kotere mionowokik chechang eng borwek ago tareti lagok che mengechen